Ma en tich mar jo Red Cross jo Kenya Red Cross mar konyo oganda. Kendo kae kae nenore ni gidhi konyo gidhi chiwo chiemo e gwenge mag jogo mokonyalo. Kirango maber to gwenge ni chalo kaka gwenge moko manitiere Samburu kata Turkana gini. Madhano bende onge gi lony makare. Kendo gin gi giyudo pek ahinya mar yudo chiemo. Tijni konyo oganda kendo ji nyalo yudo chiemo magichamo. Kamano konyo ngima gi mondo obed maber mondo giduto obed maber. Jogo matiyo tijni gin jok ma chinygi ber. Gin jok moyie kondo ohero mondo mi okony jowetene gi mondo ji te odag gi ngima maber.

Mae en jakwath motero jamni kata dhok dhi manyo chiemo. Kirango maber to kumotergie ni nigi lum monyak maber. Manyiso ni dhok biro yudo chiemo mabwer. To bende ka gin dhok minyiedho to gibiro golo chak mang'eny. Kelo kor ne wuongi mpidho gi. To bende kata ka gin dhok mag ring'o to gibiro golo ring'o maber ma dhano onego bed ni chamo. Kirango maber to pidho dhok ok en gima tek ahinya. Irango mana ni kul kumiketogie en kuma ler kendo kuma ber ma muya kadhe maler. To bende gima chielo en ni dhok nyaka mi pi modho moromo. Kamano.

Pidho diek nyalo bedo gi ohala mangény ahinya. Diek gin chiae manyalo dak e alwora ma ok ber, to bende gidwaro, gin gi dwaro matin mar dak. To thuolo bende gidwaro mana matin. Gichiemo matin kipimo gi dhok. Ginyuolore piyo to ngénygi nyuolo ga rude kata mokadho mano. Miyo kwan gi medore. Chak mar diel nikod madini maber. Inyalo use, kata tiyo godo e dala. Ring' diel oher ahinya gi dhano, manyiso ni okelo ohala mangény. Diek golo manyiwa, mamiyo kit lowo kata puodho bedo manyalo chiego cham maber. Pidho diek bende dwaro, nigi dwaro matin ahinya, kata dwaro pesa matin mondo omi ngáto ochako. To bang' mano en gi yuto mangény.

Picha ni nyiso sikruok mar timbe kuom ji mopogore. Mine obet kanyaachiel gi jomodakga kono to gi welo kata jowuoth kagiloso tigo. Pichani nyiso ber mar puonjruok kuom ji mopogore opogore ka waloso kitwa to gi loso talanta mantie e gwengewa. Bende otang'o kwe, bedo kanyakla to gi ber mar tigo molos gi lwedo gi kit oganda.

Mae en kit ot miloso kitiyo gi lith yien machalo kaka acacia gi mamoko. Gimachielo en lo marateng' mimuonogo kor ot to bende iriwe gi chieth dhiang' mondo kor ot obed matek. Mar adek en lum mar loso tado, gini timore kama, iyiero kuma onge thur ahinya, ahinya ahinya bedoga e dier dala moriwo anyuola. Iketo yiende kochung' tir e lo mondo olos kaka ot dhibedo kaeto iketo lith yien ariwa mondo olos gimachalo sing'enge kamae. Mogik en muono lo e kor ot, en lo mokik gi chieth dhiang' gi buro mondo olos kor ot motegno.

Pichani tang'o rawerni ariyo mabende nyalo bedo ni ae gwenge mag Narok kata Turkana kocha. Gimatimotre kae chalni chiaye otho, jogi nyalo bedo jopitho kata jokwath to chiae otho kae to kendo king'iyogi to gionge gi mor gin gi kuyo. Gimanyalo miyo chiaye tho kae en koso chiemo, koso pi kata chanjo. Nyalo bedo ni chiaeni ne tuo makoro miyo otho kata ndalo mang'eny osekadho ka koth maber onge mondo omi omigi lum maber michamo to kata gi pi mang'eny mimodho.

Mondo ng'ato oti tich mar pidho ngwacho kata waru onego obed gi rieko maber mag pur. Onego ong'e yiero kit waru maber kaka shangi, loso puodho mondo obed machiek, lowo maber manigi pi kaachiel gi pitho kod kodhi moyiego maber maonge tuoche. Onego warugi kosepidhi to obedgi thuolo maber e kindgi. Thieth mar kodgi to gi pitho e wang' sa. Dwa ni igolo nyal kinde ka kinde, iketo manyiwa to gi ng'eyo kinde maber mar sinjo, ahinya en ga ka it cham osechasko lokore maratong'.

Kae aneno nyithindo ariyo mabende onindo e wi kom kata e wi kitanda. Nyithindogi nigi ong'we yamo e lwetgi to bende nyalo bedo ni gineno katun kata gitugo tuke moko mayudore e sime. Gineno ma okgimor to bende okgikun to bende chalo kagima gitimono omako pachgi ahinya.

Mae en tich mar pur to bende kang'iyo maber en tich mar doyo kata golo nyal. En tich maok ahero ahinya nikech kaka otek omiyo ng'ato jony ahinya. En gi berne to en gi rachne koro rachne en mana mar jonyno to ahinya ahinya okelo ber nikech oduma kosepur moseti maber moromo sa ritho tokelo chiemo kendo ji oknyal tho gi kech ka oduma nitiere. Oduma inyalo usi to bende inyalo tede to inyalo losgodo mogo.

Mae en pur mar nyanya to chalni japurni time mar yudo pesa nikech karango maber taneno ka en puodho maduong' moting'o nyanya lilo. Tijni nigi ber mang'eny ahinya, omiyo japur ohala nikech en gi chiro moikore. Nyanya chiek piyo mamiyo inyalo golgi e puodho ding'eny e higa achiel. En gi madini mag vitamin A gi C mamiyo kit ngima medo bet maber. Pur mar nyanya miyo ji yudo tich sa doyo, kinde komo to gi golo. Nyaka kinde ka orite maber to nigi ohala mang'eny ne jopur, ne jopur matime e small scale kata large scale. En gima ka ng'ato oyudo to bende ngimane nyalo bet mayot nikech obroyudo ohala.

Mae en chat manyiso tich matire kata gigo matimore e od thieth. Okonyo ng'eyo kaka tich tire kata kanitie kuonde madwaro lokruok, kinde ma jotuo ritogodo kapok oyudo kony, otanda manigi jotuoche kata otendni man nono. Bende omiyo kar thieth ng'iyo kar jotich ma osiptal nigodo, nikech ka jotuo rito kuom dakika mang'eny kapok giyudo kony to mano nyiso ni jotich tin. To kagiyudo kony mapiyo piyo to mae nyiso ni jotich nitiere moromo makare kendo gichiwo kony ne jotuo kaka dwarore. Bedo gi chat mar osiptalni en gimaber nikech okonyo osiptal timo bajet, chiwo gige tich kod medo chenro mopogore opogore mabende samoro pok gibedoga ka gichiwo. Bedo gi chat manyiso tije en achiel kuom yore mag luwo chike, chike moketne jochieth. Bende en ranyisi maber seche ma jo nonro obiro nono kar thieth.

Mae en kamolos mar modho ne dhok. E picha kae aneno ka dhok mang'eny modho kae dichiel, en tich mayot ne japur kata japidh dhok nikech sechego ma samoro aora kuma inyalo tergi e modho bor kata ka alwora margi onge pi mochokore mokunore kumoro achiel. Gini keto tich bedo mayot nikech dhok nyalo modho ma pi romgi. To dhok komodho maber kaachiel gi chiemo maber miyo gigolo chak mang'eny ni japur kata japitho margi. To kagigolo chak mang'eny ng'ama opidhogi nyalo uso chagno mondo omi oyude ohala. Gimachielo en ni dhok dongo maber kendo gin gi thuolo mar wuotho kumoro amora magidwaro e kumoketgieo endo. Ma ng'iso ni dhiang' golo ring'o maber bende ne ngima dhano nikech dhano chamo ring'o.

Mae karango to en tich mar kwanyo yugi kata takataka mantiere ei alwora. Aneno ka yudhe kata rowera gi otingó gunia mopogore, mangény to bende girwako gloves e lwetegi. Manyiso ni gidhi kwanyo yugi. En tich maber nikech omiyo oganda mor, ka kuma gidake onge takataka kata yugi, kata muya marach moya kuom takataka go. Tijni konyo keto, kelo ngima maber kendo gengó tuoche manyalo mako dhano kaluwore gi takataka mantiere e gwenge gi go. Joma tiyo tijgi gin jok ma chuny gi nigi hera. Kendo ka ingíyo pichani to gichalo jogo ma nigi mor. Ok gichal ka gima gin jokma ochun. Gin jokma nigi mor, kendo gitiyo tijno ka gihero. En tich maber ahinya. Kendo ndalo duto, onego ojiw rawerni matindo kamae mondo omi gitimo tijni mondo okel ber ne oganda gi, e alwora gi.

Pichani karango maber taneno rowerni ang'wen to gi ng'ama miyo mochung' kaeto nitiere jokmamoko mochung' tenggi mabet bor kuchachande. Rowechni ariyo omako dhiang' to achiel oting'o asere mabende opimogodo ng'ut dhiang'. Karango jogi to gichalo jodhok mar Turkana kata Maasai kaluwore gi kit lewni magirwako. Gini nyalo bedo ni gitimo kama, ginego dhiang'ni mondo omi giyud ring'o. To bende jogi king'iyo dhogini gin jogo mamadho remb dhiang'. Koro kae gidwaro nego dhiang' mondo omi giyud ring'o to bende remo. Gimomiyo ichwoye asere en mondo momi otho mayot to bende giyud kaka ginyalo chjiko rembe kachwer.

Mae en tich mar ridho oduma kendo kang'iyo maber to aneno ka rawera ni nigi mor ahinya manyiso ni oduma osechiek maber kendo oromo sa mar ritho. Oduma koselokore ma kitgi biro kagima ratong' kamae to nyiso ni gisebedo maber kendo ineno ka itgi otwo. Koro rawerani bang' ritho gima aparo en ni onyalo moyo odumagi kaeto osusgi mondo otergi e chiro ousi mondo omi oyud ohala kata kadipo nono ni en japur mana mapuro mana moromo michamo, to bende sa ritho oseromo koro inyalo mo odumagi mondo omi gitwo kaeto irego mondo ng'ato oyudgodo mogo mitedogodo kuon. Pur mar oduma en pur maber ahinya nikech omiyo japur chiemo to bende omiyo ji mopogore tich nikech samikomo gi samidocho to be gisaritho nitiere jogo matiyo tijni koro miyogi tich. En gimaber ahinya nikech okelo mor ne dahno kakineno japur kae omor ahinya.

Mae en chiemo mosetoki e san. Nyalo bedo ni ngáma otoke, odenyo kendo dwaro chiemo, kata nyalo bedo ni otoke ne ngáto. Koro ochiwo. E san kanyo waneno ka nitiere mchele, to bende nitiere soup moro machalo ka gima en ringó. En ringó to soube. Chiemo ni lose ok tek ahinya. To bende ringó, nyalo bedo ni en ring dhiang', kata ring diel, kata ring rombo. Tij, chiemoni en chiemo ma nigi madini maber. Nikech kae ka waneno to otingó gigo ma iluongo ni carbohydrates, kata starch. To kuma chielo koni, waneno ka ringó otingó proteins. Magi miyo, miyo kit ngima dhano bedo, bedo motegno, kendo gibedo gi teko mar, mar tiyo tije ma opogore opogore.

Kae chalo ni en sikul mar nyithindo, to bende nenore ni ji ariyo mochung' e bathe konchiel nyalo bedo jopuonjegi to bathe komachielo koni nenore ni en ng'atma oken ja alworano en wendo kata jawuoth to bende onyalo bedo missionary mobiro mondo omi ochiw kony ne nyithindogi mondo giyud somo maber. Ahinya to bende onyalo bedo ni en mana alwora margi mar dak to jalni obiro kae mondo omi omi nyithindo buge maginyalo somo mondo omi gipuonjre godo weche mopogore opogore kata mondo omi oyaw pachgi.

Mae en chenro mar pur matiyo gi tinga. Gimadhi mbele kae en ni japur kata ng'ano mariembo tinga puro puodhoni mondo omi obed e yo makare kapok ndalo koth oromo mondo omi japur ochak komo. Tich mar pur gi tinga en tich matimore ka japur tiyo tich pur ma bende idendo ni large scale. Mae pur mitimo ka japur dwaro mondo omi otim ohala mar cham modhipidho ka, koro obedo gi puodho maduong' mar pidho cham modwaro kaeto bang' mano koseridhi to ibroter e chiro mondo omi ousi. Tich mar puro gi tinga ni sana sana en irimega e large scale to kotime e large scale oduoko nengo mar tiyo gi jopur mag lwedo ing'e ni bet niga malo to mae tiyo gi tinga tich dhi piyopiyo kendo inyalo yudo ni kuom odiochieng' achiel tinga osepuro nafas maduong' ahinya e puodho kanyo.

Pur gi ohala mar alot nigi nengo nikech nengo mar kodhi, manyiwa gi yath ni malo. Alot dwaro pi mang'eny sana ahinya ndalo ma koth onge to medo nengo mar olo pi kata irrigation. Chulo jotich en wach moro, sama ipitho, idoyo to gi ng'weto nikech japur nyaka chul jolwedo. Nengo mar tero alot kowuok e puodho nyaka e chiro bende ni malo, to ka ok ochan alot maber kata ka ok okane maber kata tere e chiro chon to gikethore nikech alot kethore mapiyo. Wechegi duto koriwore miyo pur mar alot bedo gimatek kendo ma nengone ni malo ahinya ahinya kuom jopur matindo kata small scale farmers.

Kae aneno mine moko kata nyiri adek to mabor kucho nitiere nyathi moro ma wuoyi ochung' e dhoot. Nyathi moro bende nitiere bute kae but miyo moro bathe koni. Jogi tiyo tich mar wicho rangi, to kuma giwiche rangini chalo ka gima en kanisa, onyalo bedo kanisa kata mana sikul. Jogi nyalo bedo ni timo tijni kuom hera kuom hera ma gin godo ma kata bende idendo ni voluntary, kok kamano to nyalo bedo ni gitiyo tijni mondo mi ochulgi. Tich ma gitiyoni en tich maber ahinya nikech kowich ot rangi to ot nen dong' ka neno ma jaber.

Kae en kuma iluongo ni huduma center kata huduma kenya. En kuma piny owacho oseloso mondo omi oganda oyud konyruok mapiyopiyo gi weche madhi gi sirikal. En kumaber nikech ndalo moko yandi asedhi kae kadhi manyo nambano mar NHIF kod NSSF to nayudo kony mapiyo piyo kendo ne okotieko kata mana seche ang'wen kapok akonyora mondo aya kanyo. Kata mana ndalo manamanyo kipande bende kanabiro kae, nayudo kony mapiyopiyo. En kuma ng'atang'ata madwaro kony ma gikmachalo gi weche madhi kagima piny owacho dwaro, kodhi kae tonyalo yudo kony mapiyo.

Kae waneno jatelo mar piny kenya ker William Samoei Arap Ruto. Ochung' kae kendo chalo kagima ogolo maoni mare e weche ma kata ogoyo ne oganda erokamano kuom yiere. Kumochung'e ni waneno kanitiere gimoro ma ondiki ni iebc mabende en gima otelo ne yiero, en emotelone yiero matimore e piny kenya kae kumiyiere ker to gi jotelo mamoko. Chalo kagima ker William Ruto ne goyo ne oganda erokamano kuom yiere. E bathe kanyo aneno kanitiere Musalia Mudavadi mabende en jatelo mochung'ne weche mag pinje maoko to Musalia Mudavadi bende chalo kagima wuoyo gi jatelo mar iebc Wafula Chebukati.

Kae aneno kanitiere nyithindo mang'eny kae to nyiso ni en sikul kendo chal kagima nyithindogi nie asembli kata chokruok margi magokinyi matimore kapok puonj ochakore. Nyithindo moko wer to kendo pamo to aneno ka moko ochung' gi chien ma onge gima gitimo, gitiyo mana tij ng'icho. Nyalo bedo ni kawuono en tich abich kata wuoktich kata tich adek nikech mano e gimatimorega e skunde mang'eny e alworawa.

Magi gin nyithindo mobedo piny e klas, to nitiere nyidendni ariyo kata miyo ariyo to gi rawera achiel e diergi mobet e mbele nyithindogi. Chalo ka gima miyo achiel ma nyalo bedo ni en japuonj puonjo nyithindogi. Nyithindo obet piny kae mos kendo gichalo jogo mochiko itgi giwinjo gino ma ikonogi. E tung' kocha aneno ka nyathi achiel oting'o bade malo to bende chal ka gima openj penjo odwaro mondo mi oduoki. Kae karango maber to ok en ka maber ahinya mar somo nikech waneno ka nyithindo obet piny edier ot ka ipuonjogi. Nenore ni skulni nitiere gi thagruok mang'eny monengo obed ni piny owacho donje mondo mi okonygi. Miyo ariyo mobet kaegi, nenore ni ok gin joalworawa. Gichalo ka gima gin welo mowuok e pinje maoko kendo ginyalo kata bedo missionary mobiro mondo mi okony nyithindogi mondo mi giyud kit somo maber.

Ma en kumondik ni civil registration services. En kuma ng'ato nyalo ndikore mondo obed kanyachiel gi gigo mondo omi oyud kony ma gigo michiwo gi piny owacho. En ofis mar sirikal kendo ng'at ang'ata nyalo donje sa asaya mochanne. Nenore ka gima miyo ariyogi achiel tiyo tich mar registration kata ndiko to moro chiwo wechene. Moro nitie mabende ndiko kanyo yani ofilo pepa mabende chalni ochiwo wechene machalo kaka nyinge, gigo motimo gi gino modwaro.

Kae aneno miyo motingó mask kata barakoa. Gima biro e pacha en ni onyalo bedo jathieth kata jalno matiyo kuonde ma otimo buru. To koro otiyo gi maskni mondo omi ogeng' buru kik donj e ume ma miye tuoche machalo kaka homa. To bende nyalo bedo ni maskni koro eka oya nyiewe, e koka odwa rwake. Gima chielo nyalo bedo ni mae en kinde moro mar korona cha. Mani yande ngáto ka ngáto onego bed ni rwako mask kumoro amora ma idhiye.

Mae en chenro matimore e od lamo, kendo en chenro mar wer gi pako ruoth Nyasaye. Aneno kanyo kanitiere chwo to bende nitiere jogo mamiyo to chalo kagima ng'at achiel ma miyo ematayo chokruogno kuom wer to jowetene olo. Jogi chalo kagima nitiere e mbele kanisa to gin ema gitayo chokruok kata konyogi kuom kawer mag pak ruoth Nyasaye. Gini timore ahinya ahinya jumapil ka jumapil e alworawa.

Kae nitiere singénge. To bende kingíyo ie, e tok singénge kanyo nitiere kwach. Machalo ka gima odinne mondo omi obed kanyo. Kae chalo kar rierruok kata kanyo ma ji nyalo neno lee, lee mopogore opogore kaka kwach. Kae waneno ka jawuoth, nitiere ka, ochung' kanyo ka otingó chupa. Chupani, chalo ka gima en chupa pi, koro mae ne nigi nengo ne. Singénge ni bende mondo omi chiel godo kae, en gi nengo mare. To mondo omi kwachni bed kae ma ok ohinyo dhano, bende nitiere nengo ma ji osekadhe, mondo omi obed kanyo e yo mayot.

Mae en tich mar konyo ji ma bende idendo gi dhok machielo ni customer care services. Kae ka ngáto obire, to jalni ema konyi, nyisi kaka onego itim. Ka ibiro kawo passport mari, kata kibiro kao gimoro amora ma mari mane obiro e yo mar Posta, to ngáma ni kae, ma ochung' kae ni, ema konyo. Tijni dwaro ni ngáto obed ja ratiro, kendo ja hera. Ngáma muol ma ok kun piyo piyo. En tich madwaro ni ndalo duto kata ka ngáto i, nigi ich wang', nyalo yudo icha wang', to onego obed ni onyalo pando. Kendo onyalo buonjo gi ngáto angáta ma obiro kae, mondo omi okony gi e yo ma kare.